Kasii nii kobaa kamanut kebiit chechuu kebite tumdo sekepar tiangiik anan kutik che ireuu mianwakiik kobata notok mosquito ak tiangik che terter chee ireu mianwakik eng peek